Thirikari rĩmwe nĩ ũkoraga ĩgĩkĩra thogora ũrĩa wa thĩ makĩria, kana thogora ũrĩa mũnini biũ, indo cingĩendio naguo. Ũguo, nĩ makoragwo makĩrora andũ arĩa megũkorwo makĩgũra indo cia ũrĩmi, magakorwo makĩmathondekera mbei, atĩ matigwenderio indo na mbei nini gũkĩra ũguo. Wa mbere ũrĩa ũhutagia kana ũrĩa ũndũ ũcio ũhutagia ũrĩmi, nĩ gũkorwo atĩ, rĩrĩa mekĩra thogora ũcio, angĩkorwo mũndũ nĩ egũbataraga gũthiĩ kũgũra indo cia ũrĩmi, nĩ akoragwo akĩmenya mbeca irĩa abatiĩ gũkorwo nacio, kana mbeca irĩa nini abatiĩ gũkorwo aigĩte. Angĩkorwo indo icio cirendio magana matano, akamenya ndabatiĩ gũkorwo ena mbeca nini thĩ wa magana matano, tondũ nake mwendia ona angĩkorwo nĩ ekĩrĩirwo thogora ũcio, nĩ arabatara gũthondeka baita, na kũguo nĩ ekwendia thogora mũnini kana mũingĩ makĩria hanini gũkĩra ũrĩa thirikari ĩigĩte. O ũguo, nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria arĩmi, nĩgetha magakorwo makĩona indo cia ũrĩmi na na thogora mwega na magakorwo magĩtwarithia ũrĩmi na mbere.

Maũndũ ta wagi wa mbura kana kĩguũ, nĩ mahutagia mũno thogora wa indo cia ũrĩmi, ũgatũma kaingĩ ciambatĩre. Wa mbere, rĩrĩa kwĩna riũa inene, kaingĩ nĩ ũkoraga atĩ mĩmera ndĩneka wega, na mũrĩmi nĩ ahũthĩrĩte mbia ciake kũrĩmithia mũgũnda, na gũtigĩrĩra atĩ nĩ ahanda icio wega. Ũguo ũgakora atĩ, indo irĩa ciakũra kana ciamera, no nginya mũgũri kana mũrĩmi, endie na thogora mũnene, nĩguo agerie gũcokia mbeca ciake, ona angĩkorwo ndegũthondeka baita nene. Ũndũ ũngĩ, tarĩngĩ rĩrĩa kwaura, nĩ ũkoraga tarĩngĩ kwagĩa na kĩguũ kĩnene, na gĩoka gĩakuua mĩmera ĩrĩa mũrĩmi arahandĩte. Mũrĩmi kaingĩ nĩ akoragwo agĩtara hathara, na kũguo ũgakora, indo irĩa cirĩ thoko-inĩ, nĩ igũkorwo ikĩnyiha, tondũ magetha ma arĩmi aingĩ nĩ makorirwo magĩkuuo nĩ iguũ. Kũguo ũgakora atĩ, thogora wa kĩndũ ta kĩu, nĩ ũrambatĩra na igũrũ, tondũ nao arĩa marĩ kuo, nĩ maroya kanya kau nĩgetha makorwo makĩendia indo ciao, na kũguo magakorwo makĩongerera thogora.

Ingĩriganĩrwo nĩ pini ya app yakwa ya bengi, nĩ harĩ maũndũ matiganĩte marĩa ingĩka nĩguo kũgeria kũmĩcokia. Wa mbere, nĩ makoragwo maheanĩte handũ harĩa, ũngĩhota gũcenjia pini yaku, kana ona harĩa ũngĩhota kũhihinya, ũgekĩra email yaku, na magakorwo magĩgũtũmĩra ndũmĩrĩri, ĩrĩa ĩkoragwo ĩna rũrenda, harĩa ũthiaga ũgacenjia pini. Nĩ makoragwo magĩka ũndũ ũyũ na njĩra ya ũbacĩrĩru, ona ya kũmenyererwo makĩria, nĩguo kũgirĩrĩria tũrĩa nĩme kana aici arĩa makoragwo nenda-inĩ, gũkorwo matirahota kũiya, kana magakorwo makĩhanania na andũ a bengi ĩyo kana na mwene akaunti ĩyo. Ingĩremwo nĩ gũteithĩka ndageria ũndũ ũcio, no njerere rũhonge rũrĩa rwĩ hakuhĩ na niĩ rwa bengi, thiĩ ndĩmere atĩ nĩ ndĩrariganĩirwo nĩ pini yakwa ya app, na makorwo makĩndeithia.

Akaũnti ya bengi nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata, o mũndũ ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na inana gũkorwo nakĩo. Wambere, nĩ ĩteithagia mũndũ na maũndũ matiganĩte ta, noũhote gũkorwo ũgĩtũmĩrwo mbeca ciaku hau, angĩkorwo wĩmũndũ kĩũmbe, noũkorwo ũgĩtũmĩrwo mbeca ciaku hau akaũnti-inĩ, tuge nĩta arata, ona angĩkorwo wĩmũrutwo wĩthukuru no ũkorwo ũgĩtũmĩrwo mbia icio ningĩ na aciari aku. Ũndũ ũngĩ, angĩkorwo wĩmũbiacara, nowĩkĩre akaũnti yaku rũthingo-inĩ, atĩ mũndũ oka kũgũra kĩrĩa ũrendia, arĩgũĩkĩragĩra mbeca hau akaũnti-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩmwega, tondũ nĩ ũkoraga oũrĩa ũrathiĩ nambere kũigithia mbeca ciaku bengi-inĩ, nĩ ũkoragwo ũkĩheyo maciaro, marĩa rĩrĩa wathiĩ kũruta mbeca caiku, nĩ ũkoraga cingĩhĩte. kũu, ũgakorwo ũgĩthiĩ, ũkahoya ngombo, na nĩmakoragwo a gũkuhe, ũguo akaũnti nĩ kĩndũ gĩa bata, tondũ nĩgĩteithagia mũno, rĩrĩa mũndũ arenda gũtũma, ona gũtũmĩrwo mbeca.